Pith mar anguro miyowa kony mopogore opogore mokuongo kaka wan gi ring' anguro, ringo' mar anguroni en chiemo manyalo cham, bang' ka oseter an'uro e chiro mochinji ma ousi, iusone oganda mathoth, ber marariyo ma wayudo kuom anguro en nyithindo, anguro kosenyuolo nyithindo abich kathi mbele thothne ji oheroga uso nyithindo moko, koro kuom uso nyithindogo nga'to thi yudo ohala moro moyude pesa moro matin monyalo konyoregodo, pith mar anguro kendo nigi ohala gingi nengo nikech pien ndel mar anguronoendo itiyogodo e loso bull gi lewni manyaluo.

Ndalo mane achako timo tijni, ne abedo gi pek matin, pek mane ayudo ne en kuom yudo chiemo manyalo konyo winy winyoni mondo mi gimed bet kama ipithogie koro thothne winyonie kod owetene nge'nyne ne gijabayo e aluora kagimanyo chiemo. Gima rariyo mane otimore en ni winyoni nywolo tong kendo konyuolo tong to ogere tong'ne , seche maonyuolo tong' to nechunoni abedoga motang' ahinya seche ma athi manyo seche mathi manyo tonge'gekoeko nikech kama othineno onyalo gweyi nyaka.

Pith mar diek gi rombe osekawo okang' oseidho okang' mamalo ei alworana. Chon, diek gi rombe ninyalo we kwayo dichiel ka gidhi kwath mondo gimany chiemo kasto giduogo. Ooyo, tinde mano ok timre, nikech ji be osefwenyo ber mar pidho diek gi rombe kanyakla kwonde mopogore opogore. Tinde, diek gi rombe nitie joma ketogi e ute to koro pidho gi ,miyogi chiemo kanyo. Dhi e tie nam to ng'ado lum to kelonegi. Nitie jomoko be matinde oketo pith obedo manyasani maginyiewo chiemo molos e dukni to gipidho godo rombe gi diek.

Ogoglo osemako ich kendo en yo mane motiyogo mar nyuol, en mana mar keyo tonge'ne, koro ogoglo keyo tonge'ne mondo ka ang' ogoglo madichuo okale to tongego awachoni gichiek gihikore mar tore mondo ogoglo ma nyithindo owuoge higi.

Mokuongo abrokone mondo oyier aluora maduong' kama duong' ma apuoyo rome. Mar ariyo obronyise mondo ongi'ni chiemo oyudore mange'ny, kendo ongi' ni ya apuoyo oyudo chiemo e wang' saa makare mondo kik apuoyo chop kama gikare nikech chiemo onge. Mar adek abirokone ni mondo ongi'ni aluora mare ler, ler mar aluora mare nyaka bed mamalo nikech apioyo oluoro kama olil kata kama otow nikech miyogi bedo matuo to kamano osechakore tua ma makogi landore piyo ahinya

Sigma fish feed en chiemo maber mipitho godo rech, mokuongo en gi ndhadho mamit ne rech, kendo rech ohere jomapitho rech ma ok pithe nam miketo e yi cages gi dho nge're kata ponds ohero tiyo kade nikech omiyo rech dongo piyo. Mar ariyo omiyo ok oketh tik mar pi ma rech odakie, koket kama opithe rech to rech yudo chiemo mamit to chiemono ok kethnegi aluora magidakie.

Pith mar alemoni nigi yuto e ngima mar japith nikech ka olemo osechiek to okawo olemoni to otere e chiro to ouse toyudo pesa monyalo konyoregodo. Mabe onyalo dongoregodo komedogodo pith mago olemo ni koriwo golemo moko. Mar ariyo, yiende mag olemo ni thoth ne ka olemo ni ose gol e yath to yiendege go ng'enyne jopur beto gi ga kagipidho moko. To magibeto go itwoyo kasto giuso gi. Mano kelonegi kendo yuto moro kendo bang' uso olemo go eko e chiro. Mar adek, olemoni yiende mag olemoni kelo tipo mamit kendo tipo ema ji ohero.

Miyono tiyo gi punda kaka yo achiel mar sombo pi mondo omi oter dala gikonyre godo. Iyudo ni kuonde ainagi pi tine kendo pi iomo mabor to yo achiel ma ginyalo tiyogodo mapiyo piyo manyalo konyogi en tiyo kod punda nikech seche moko gari onge machiegni, yore moko mopogore opogore ma inyalo sombgo pi kaka ndiga, apiko, onge machiegni koro gidong' gi punda kaka yo maginyalo konyoregodo ka gisombogodo pi e alwora margino endo.

Yuto mar bengi othi malo gi atah malo apagadek ka ipimogi yuto mane bengigo oyudo e higa mokalo e dwe mar abich nyaka kawuono, e lendo moro en ni jotim ohala e aluora mar gikomba kawuono noyudo lal ma rangi'ny mamalo bang' ka mach ma pok oyang tiende wango kendo ketho gikgi mag ohala, owango' lewni owango' utegi mag uso modong' chuk mach, lendo moko en ni bei mar nyanya gi otungu kod alode ma thoth jo piny tiyogodo ohitho malo kaluoregi koth ma osebedo kange'ny, kothnie osemiyo nge'ny alode kod nyanya gi kitungu' ok chieg maber nikech koro gitur ka koth chwe mange'ny koro emomiyo koro bei bedo mange'ny e chiro.

Pith mar kich nigi ber mopogore opogore, mokuongo morkich ka osegole e puotho kata e ute mag kichgo to itere bang' ka osegole e utego to itere to ilose, ilose to obedo mo maliu mo minyalo mathi, minyalo ti godo e thietho ahonda. Ber mar ariyo mar pith mar kich miyo yabedogodo en ni kich inyalo ti godo kaka jarito mar dala katakamano to okyiega mondo ji opithe mondo oritgodo dala.